kegirae aany emuratare oo ntoyie, tenkaraki naa keyau imoyiaritin. elelek aa ore ntokitin naitumiae aamuratie entito, nelelek etumuratieki likae tung'ani ashu ake duo eeta ake emoyian elelk i cause emoyian tenkaraki naa kitumia.,nena instruments arashu nena tokitin naagirae aamuratie ntoyie, amuratie ekae tito tenelo amurat enkae. nitumia duo ake inaa neeku keyau imoyiaritin. neeku ina pee egirae aajoki iltungank metapala emuratare oontoyie.

Ore enkoitoi naidimi ataas peibalunyeki esipata onkera metii orgela naa, kifaa naji nitobiri ilturrurri nepiki enaa emurua. Ore enaa emurua natii enkerai arashu natumi olturrur obo, nepiki entoki inewei, olturrur oret inkera ina murua. Ore enkae woi nepiki olturrur loret inkera, kila mahali nepiki ilturrurri metaa meeta nkera naidimi naji negeli. Ore pereti enakerai, nereti sinye enankae eimu lelo turrurri loitobir naa tenaa serkali arashu iltung'anak, nitobir ilturrurri loret inkera metii orgela.

Kajo nanu kisidai naaji teneiro irmareita amu wore teneiro ormarei teneiro naaji orpayian wee enkitok enye oo nkera neiro arashu ninye metii inkera netoni ake duo ormarei netii enkitok orpayian lenye neiro naa aisidai amu kelelek naaji eata eh makosa naatasa oltungani oje tilo marei naa kisidai ake tenetoni iltunganak niro amu wore pee iro naa keaku solved enaduo problem naatae neaku ore pee etoni iltunganak tolmarei niro nirorie nkera enche niro ninche maate naa keaku ebae sidai oleng amu mitokini aata irkesin tolmarei amu ormarei oidim atotoni tenebo niro naa ebae sidai teneaku kiro irmareita tenebo.

Wore nyamalitin naakirae aimaa tenkop ang' ekirai aapik iwejitin enkisuma, naa mesidain ilbarabarani pii, elelek ninye duo meimunoi ilo barabara kitambo kenya ibayaya emoji duo nipopuo naa, keeku itanyamalita tenkaraki etorono olbaribara. Nemeetai sii ositima, meetae isitimani tenia kop, isolai itumiyiai neeku kitoki aaku enyamali. Kake wore duo enyamali sapuk oleng', naa ena naa nemeetai olbaribara amu ketorok ilbarabarani. Wore kitambo ibaya inakop ina reserve naa keaku itanaurate arashu ebaiki ninye inyiala inkarrin tenkoitoi tenkaraki olbaribara torrono. Neeku ina naaji enyamali sapuk oleng' naatae tewoji toowojitin nikitii iyiok eyieu nepiki iwejitin enkisuma naa ketorok ilbarabarani oleng'.

Tenaa tenaa iyata nai enyamali tesimu ino na enyamaili e network elelek a ore ewoi nitii nelelek itipika esimu four G na ore inanetwork nimibung aitobiraki kibidi mbelekenya four G nipik two G petumoki na esimu aibunga network vizuri two G arashu three G ki depend duo ajo kaa ibungita vizuri aitobiraki tenimibunguta oamshi enatamoo tewueji nitii nelek eshomo ewoii nimibung na kifaa nimbelekeny aoik two G arashu three G petumoki na esimu ino aibunga network aitobiraki

Ah ore endamunoto ai tenkisiare oo nkayiok tiatua aji naa kajo kitengemee duo ajo kaa siai ichorita amu ketii duo iltasati lemeyieu duo ninche nedol inkayiok pi tiaji kake netii sii loonyoraa ore naaji te ntasat nemeeta ntoyie tiaji naaret naa ninye ake openy ashu nkayiok nabore enkaji naa kidimayu naaji pee eret asaki esiai elelek ayaki enkare elelek asaaki esiai naidim naaji duo aataasa naidim aishoo meetaasa kake mee preferable oshi peas inkayiok esiai ee atua aji ore esiai enche naa peepuo shoo peepuo ninche airitisho kake mee esiai ee aji ore esiai ee aji naa esiai oo ntoyie mee enoo nkayiok.

Wore naaji enkisuma oo nkera tenitumia inkera mobile apps aisuma. Naa enkisuma sidai amu keeku explode. Keidim aigugula intokitin nemekira aelewa. Neeku wore naaji mobile apps, naa eisidai, kenyorraa irmalimuni, kake toonkera naayiolo aitumia isimui tenkisuma. Mee aadalare isimui, amu wore esimu naa keeta intokitin sidain, neata intokitin torrok. Kake wore pee eaku naa enkitumiaroto tenkisuma aitumia te mobile apps naa eisidai, amu kitodol intokitin, keigugul intokitin nemekira aelewa, tenetii naaji entoki nemekira aelewa naa kiidim aigugulu, eimu niana apps neyiolou. Neeku ke preferable oleng' tenkisuma tenitumiyai mobile apps. Naa kenyorraa sininche irmalimuni inia toonkera kabisa.

Eh ore naaji paajoki oltungani mekure egira angamu ropiyani tebenki eimu mpesa naa kajoki meshomo costumer care amu elelek ah ore ilo aini lenye elelek I hack oltungani elelek ah kegira aitumia era are arashu era ninye uni ashu era esiana nebaiki naa ishoo apa oltungani pin enye misaidia teneitu ishoma arashu ata ninye teneisume amu etijinga taata enkop ukora enataa ore pee injo oltungani mikisaidia nikipur ninye neaku elelek ah keeta oltungani ogira atum ore pee eji apik ninye iropiyani enyenak ebenki neya likae eimu enkoitoi amu keyiolo naa pin neyiolo sii amu ore naa pin naasiri ino naa ore pee eyiolou oltungani pin eempesa neyiolo pin ebenki neaku wore pee ijo abik iropiyani inonok ebenki aisef neeta oltungani ogira aya amu keyiolo naa pin neaku ore solution naa peelo customer care peetum eretoto amu ninye aataret.

Ore naji payiolou ajo ketii enchata ositima natusulari temurua natii, naa ore KPLC na keeta oshi inambai naitumia. Neeku nena amba ake aoshoki KPLC, najoki peponu aitobir amu keeta namba enye. Neeku nena amba ake iwoshoki.

Aa ore nai payiolou ajo ilepieki ropiyani ainei enkare nakayieu nalikio tenkampuni enkare keeta oshiake namba enche naoshokiniore teneliponu aitobiraki enkare na ekijokini ore pinyala ashu ore pekilepie ropiyani na kuna amba iwoshoki iyok neaku ore ake payiolou ajo etoponari ropiyani ainei enkare naoshoki nonamba najoki na pe e e itadoyio arashu elimu sababu nataponarie nona ropiyani.

Ore ake peyie ayiolou ajo aiminie ilolan lainei, atii enaidurra, naa atalaa duo ropiyiani eimu nambai enche ah pochi la biashara, arashu till. Kaibung' ake nena amba natalakie duo nena ropiyiani, nawoshoki, najoki aiminie olola lai. Naa kayiolo ake ajo kaaret. Nashukoki olola.

Ore eruata nawaa te nkoitoi e mtandao to murua e irpukeli naa ing'aas ajoki neikoo tenetumia simuii ata tana ana nkitii kabambe. Iliiki neiko teneosh iliiki neikoo tenetumia nkabambe ore ake pii idiim atolikii kidogo dogo naiyelouu ajo keetai esmartphone. Niintoki aifunsan neikoo tenetumia esmartphone. Neiyelou ajo keetai sii ninye emtandao naa ena ake iikoo tinisomeshaa enkotei emtandao to nkwaapi o irpukeli.

Ore enaiko tenairorie ilaitashekinot lemasho aidipa atalaa tikit, nitoki aitasheyie emasho naa kajoki ake nanuu, ore naa amu atalaa tikit, kaa olong itipika Ina masho, tenaa enkolong', taa naidim atareshunoyu, naa kaidim atareshu. kake ore ake pee menkolong. naidim atareshu, naa kaipotu Kuna ropiyiani ainei, najoki enchooki iropiyiani ainei, natalakie duoo enaduoo tikit, matipila aitoki emaana ore Kenya peenyiku ilo sirua aitoki, ashu Ina masho naa kashukunye alaj, najing. kake ore ake paa ketaana enkolong' naa ewiii nabo aata ashu nkuti olong'i, nkolong'i are ashu uni, naa kaidim atareshu emasho enye tine, metaasayu, kake ore paa nkolong'i kumok iwikii unu ashu olapa, naa kashuku naa tikit ai ee kashuku naa tikit.

Ore ewoshoto mpishai ovidieoi nakajo nanu keret nkera amu keyiolou enkerai eniko enitumia esimu, keyiolou eniko tenewosh empisha neyiolou eniko eneya enaduo video omeoshoto ompisbai impisai, nepuoi arashu itu duake iyoake niyieu nias tiktok nimpot ake inakerai nijoki nji ikuni onji, inji inko oeias nji na keyiolou atoosho mpishai oleng na kajo nanu kesidai oleng eoahoto ompisai oividioi tonkera amu keret nkers metayiolo esimu, enkitobirata esimu.

Kitanyamal oloing'ang'e enkisuma. Amu, elelek naji ah ore tedekenya, nesheita enchan. Ifaa nepuo nkera sukuul. Negira enchan asha enchan sapuk. Nelelek ninye ah ore inshan olopiro sapuk oidim nenang'ari enkare. Neeku keitanyamal enkisuma. Mitoki nkera apuo sukuul. Ore si enkae, keeya neeku ketii osiwuo sapuk. Nibung' inkera orkirobi. Neeku kelelek mitoki nkera apuo sukuul tenkaraki osiwuo. Na kitanyamal sininye ina enkisuma. Ore si enkae, kelo naji nirobi oleng. Naa mitoki nkera aitiu apuo sukuul. Naa enepuo nye sukuul nelo airopiju, naa kibung' inkera emoyian. Neeku ore naji oloing'ang'e, naa kitanyamal enkisuma tonena oitoi.